Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩrĩrĩ, kũndũ gũkũ nĩ kũndũ kũmũ mũno, na nĩ kũndũ gũtoiraga mbura nĩamu nĩndĩrona atĩrĩrĩ, ona nyeki ĩrĩa ĩkũu nĩyũmagarĩte na kuoguo ndĩrĩ na riri mwega. Nguga atĩrĩrĩ, mbura yĩrĩgĩte tene kũndũ gũkũ kura kũndũ gũkũ. Na, kũndũ gũkũ kũhana o mahiga kuoguo mũndũ ndangĩhota kũrĩma ahande kĩndũ kĩhote gũikara ihinda inene, nĩamu tĩri ũyũ ũhana mũmũ, nĩamu nĩtũrona hatirĩ kĩndũ ona kĩ kĩngĩhandĩka kũndũ gũkũ. Ningĩ nĩtũrona nĩ kũndũ gũtaikaragwo nĩ andũ nĩamu tũtirona kinya kamũciĩ handũ, na nĩtũrona tũmĩtĩ tũrĩa tũkũrĩte nĩ tũmĩtĩ tũnini tũnini, tũrĩa tũtangĩhota nginya kũgucĩrĩria mbura, kuoguo nĩkĩo kũndũ gũkũ gũtaraura nĩamu ona gũtirĩ mĩtĩ mĩraihu ĩrĩa ĩngĩota kũrehe mbura, nĩamu rũhuho nĩruo rũrahurutana mũno kũndũ gũkũ. Ningĩ nĩtũrona atĩ, gũkũ nĩ kũndũ kũihũire mahiga na koguo kuga atĩ nĩ ũrute wĩra wa kũrĩma kũndũ gũkũ, nĩũgũbatara mbeca nyingĩ mũno nĩamu kũhana ta gũtarĩ kinya na maĩ ma, mangĩkũria irio.

Ĩĩ ni harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ nĩ amu, rĩrĩa mũragirĩrĩria andũ gũtinangia mĩtĩ, nĩ mũrateithĩrĩria mbura yure, na ningĩ nĩ mũragirĩrĩria rĩera, kana wagĩrĩru warĩera gũthũkangio. Ni amu, ta rĩrĩa andũ merutĩra gũtinangia mĩtĩ hihi ya gũcina makara, angĩ nĩ ya kwedia, na matirahanda ĩngĩ riera, kana ũrĩa thĩ ĩikaire nĩ gũcenjagia nĩ amu nĩ tuonaga, huho nyingĩ ciũkaga cigatharia mĩciĩ ya andũ. Ningĩ gũkahana gũtirĩ mbura gwa kahinda kanene, riua rĩingĩ rĩgatũma nginya irio citigakũre. Ningĩ aya macinaga makara na mĩtĩ ĩyo ,rĩera riu rĩathiĩ igũrũ nĩ rĩgiragĩrĩria mbura, na mbura ĩrĩa yuraga yumanĩte na ndogo ĩyo yumaga makarainĩ, nĩ ĩkoragwo ĩ mbura ĩtarĩ njega, nĩ amu rĩrĩa yaurĩra mĩmera nĩ ĩhinyaragia mĩmera nĩ amu nĩ yatukana na ndogo ĩyo ,na ndogo ĩyo ĩrĩ na indo iria cithukagia rĩera. Ningĩ nyamũ ta thamaki, nyoni nĩ ciagaga ũikaro rĩrĩa watinangia mĩtĩ, nyoni iria cikaraga mĩtĩi-inĩ na nũgũ citionaga ha gũikara. Nayo mbura yaga kura thamaki nacio kana iria cikaraga rũinĩ.

He moritũ maingĩ arĩmi macemanagia namo rĩrĩa marahoya ngombo cia kũgũra macini cia ũrĩmi. Uritũ wa mbere nĩ maagaga andũ arĩa metagwo guarantor arĩa mangĩhota gũcaina kũmacainĩra rĩrĩa maraheyo ngombo icio. Koguo mũndũ angĩona mũndũ ũcio ũmacainagĩra ngombo icio rĩ, eyũraga atĩrĩrĩ niĩ ngwaga kũigĩrĩra mũrigo cainĩre mũndũ ngombo, arabu arege kũrĩha, hihi niĩ indo ciakwa cigũtahwo, ũcio nĩ thĩna ũmwe mageragĩra. Ningĩ nĩ mageragĩra mathĩna mangĩ ta ma bengi iria iramahe ngombo icio igakorwo cigĩbatara indo nyingĩ ta maratathi, ibandĩ, indo nyingĩ iria, title, indo ta icio. Na koguo ũcio no ũritũ ũngĩ. Ningĩ nĩ mageragĩra, nĩ mageragĩra mathĩna ta rĩrĩ no orio, bengi iyo no yende kũmenya atĩrĩrĩ, ĩ hihi mũndũ ũyũ aheyo ngombo ici rĩ, nĩ akahota kũrĩha, ena kĩndũ kĩngĩtahĩka kĩngĩhota kũrĩha ngombo ici arahoya, na koguo magekora ngombo nyingĩ matinaheyo, na koguo magathiĩ na mbere na kũhatĩrĩrĩka na kũhinyĩrĩrĩka, nĩ amu ũcio no ũritũ ũmwe.

Kũbanga mahũthĩro ma mbeca kũrĩ na ũguni bĩacarainĩ ya ũrĩmi tondũ rĩrĩ nĩ kũgiragĩrĩria mũndũ kũhũthĩra mbeca iria arabangĩire kĩndũ kĩngĩ ũru. Ta rĩngĩ mũrĩmi ũcio angĩkorwo arabangĩire mbeca ici kũgũra bataraitha na angĩkorwo ndararũmĩrĩra mũbango ũcio nĩ agwĩkora nĩ agũrire mĩmera ĩngĩ kana ekora hihi mbeca icio rĩ, nĩarĩhire nacio thukuru kana eka ũndũ ũngĩ. Nyingĩ gũbanga mahũthĩro ma mbeca nĩ kũrĩ bata nĩ amu, nĩ kũnyihanyihagia wanangĩku wa indo. Ta rĩngĩ mũrĩmi atarahota gwĩbanga kana gũbangĩra mbeca ciake, ekoraga nĩ ahũthĩrire mbeca ciake harĩ maũndũ marĩa matarĩ na bata, atigĩrĩra marĩa mena bata ta rĩngĩ kũgũra mbegũ, ingĩ kũrĩmithia mũgũnda, maũndũ ta macio. Nĩahanyũkĩire ikeno na ariganĩrwo hena maũndũ ma bata marĩa mabataire kũhingio. Nyingĩ gũbanga mahũthĩro ma mbeca nĩ kũnyihanyihagĩria mũndũ maũndũ maingĩ nĩ amu, ta rĩrĩa wa banga o mbeca, ici nĩ mbeca cigana onanĩcio cikogũra kĩndũ kĩna ndũbataraga gũtinda ũkĩgiĩka nĩ amu nĩũĩ ici ngiri fifty nĩcio ciragũra macani ici nacio ciragũra kĩndũ kĩna koguo ndũrĩ hĩndĩ ũngĩanaga mbeca ciaku ũkĩmenyaga hena marĩa ũbangĩte na no nginya ũmahingie.

Ĩĩ no ndirikane rita rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ. Marĩa ndagereire ngĩhanda mũtĩ wakwa, nĩ nĩ ndahandaga kũndũ kwarĩ kawerũ-inĩ na kuoguo nĩ kwarĩ na ng'ombe ciatindaga ikĩhĩtũkĩra hau. Kuoguo nĩ ndabatarĩkanaga njirigĩre mũtĩ ũcio, kuoguo, mathĩna marĩa ndagereire nĩgetha mũtĩ ũyũ wakwa nyone narĩ nĩũ kana nĩũgũkũra. Wambere, ndahanda nĩ ndabatarĩkanaga njitĩrĩrie maĩ o hingio nĩamu gũtiairaga mũno. Na, rĩrĩa ndaitĩrĩria maĩ ngatigĩrĩra aĩ nĩndahumbĩra mũtĩ ũcio wakwa na tũmĩtĩ mĩena, narĩ ũgwate ndũkana ũtanarĩo nĩ ng'ombe kana nyamũ iria cirahĩtũkĩra hau. Thĩna ũngĩ ndagereire, nĩwakoraga atĩ kinya ndahanda mũtĩ ũcio hau marima-inĩ ũgakora andũ nĩmateangire maratathi hau he mũtĩ wakwa. Kuoguo mũtĩ waku rĩrĩa wanjia mĩri yayo gũtambĩrwo nĩ maratathi kana gĩko kĩrĩa gĩtagĩrĩire, ũkanjia kũhinyara. Kuoguo nĩndatindaga ngĩeheria maratathi na indo iria citabatiĩ ta ma plastic i ũguo.

Maũndũ marĩa makũngenia ndĩrona haha, nĩndĩrona atumia harĩa thutha, marahana tarĩ kĩũngano kĩa atumia gĩũkĩte, hihi gũtaranĩria kwĩrana maũndũ, gũtarana na atumia aya nĩmarahanĩka nĩta marĩ na gĩkeno, nĩamu nĩtũrona aya erĩ me haha ti andũ arakaru na nĩmaranyitanĩra. Kĩndũ kĩngĩ ndĩrona haha gĩa kũngenia nĩatĩrĩrĩ, atumia aya marĩ erĩ nĩmendanĩte nĩamu mũndũ ũgũthũire ndangĩgũkuhĩrĩria, na kuoguo nĩtũrona matirairana na mena wendo. Ningĩ nĩndĩrona nĩ atumia marũmĩrĩire ndini yao, na ũdũire wao nĩamu, oothe nĩmehumbĩte ũndũ ũmwe na kuoguo nĩkĩo kĩratũma maiguithanie na nĩmaraikara na thayũ, nĩamu andũ matarĩ na thayũ matingĩhota gũka hamwe na maikaranie merane maũndũ merĩ matatũ mamakoniĩ. Ningĩ ũndũ ũngĩ ũrangenia haha nĩ mĩtĩ ĩyo, nĩamu nĩmaikarĩte handũ hena kĩruru ti andũ ti handũ maracinwo nĩ riũa mũno kana maragũrũkĩrwo nĩ rũkũngũ. Kũndũ kwega we kũhoreru, kuoguo niĩ nĩndĩraigua ngenete ngĩona atumia magĩkũrania.

Youtube nĩĩteithĩtie gĩthomo mũno gũkũ Kenya nĩamu, ta rĩrĩa mwarimũ atiga wĩra na era arutwo ake mathiĩ mamenya makĩria ũhoro wĩgiĩ wĩra ũcio, arutwo aingĩ nĩmathiaga Youtube, na mathiĩ kũu, Youtube nĩĩhotaga kuonia mũndũ tiga tu vidiũ kana mbica, nĩyo nĩĩtaragĩria mũndũ kĩrĩa gĩothe arenda. Ta rĩngĩ no wende gũtarĩrio na lugha yaku ya Gĩkũyũ, Kĩmaathai, Gĩthũngũ, Gĩthweri, ndũngĩaga mũndũ ũrenda kũrutana kana kũrutwo ũndũ ũcio na njĩra ĩrĩa agĩrĩire. Ningĩ Youtube nĩyagĩrithĩtie gĩthomo nĩamu, rĩrĩa mũrutwo kana mwarimũ arigwo nĩ ũndũ, nĩathiaga agatuĩria kana akenda kũmenya mũno, ũhoro wĩgiĩ ũndũ ũcio, na athiĩ Youtube nĩahotga gũcemania na ũndũ ũcio ũtarĩirio na kinyi. Na, ti mũndũ ũmwe ũtarĩirie ũndũ ũcio, kuoguo nĩahotaga kũruingithania ĩ hihi mũndũ ũyũ-rĩ, ũyũ ũguo anjĩra-rĩ, niĩ nĩndanyita? Ĩ mũndũ ũyũ ũngĩ-rĩ, ũguo aratarĩria nĩguo kwagĩrĩire? Kuoguo akahota kuoya njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ĩrĩa arona nĩ hũthũ, nĩgetha akarute arutwa na arutwa mahote kũnyita.